Sukulit noton nebo Dedan kimathi ko sukulit ne oo kot missing en emoni bo Kenya ako sukulit noton ne chamat en biik ako sukulit ne kigobuji keny. Kongeten keny ko kisomonen biik chechang sukuli niton, netaa Dedan kimathi ini ko kitou kondoindet noton nekibo emet nekibo keny noton ne kikiguren Dedan kimathi sikai kosich kainani, amune sochome sukuli niton mii nyeri ii ko tindo kokwoutik choton che koron ak somanet noton nemii barak. Tindo tuguk choton che terter ak tuguk choton che kisomoni en biik ana kipsomaninik choton chechwak kouu choton imuche kotindo somanet noton nebo kerib tua en emet tindo nebo muswognotet ii tindo koraa alak che terter che uu chebo konetisiet choton en lookab sukul, noton amune si achome sukuli niton bo Dedan kimathi

Serkalit noton ne oo niton nebo Kenya ko kigoib kokwoutik choton che terter asikopit korib look ana kamatushek choton che mii emoni. Mii kokwoutik asikopit koribok kamatichi ak lookwak. Netaa ko kogochi tuguchuton kibore sanitary pads, miten komosto ne tononjin kazi niton nebo roptaetab tuguchuton akobo komonut keyay boisioni amun yoe logokyok ak kamatiyok kotililekitun ako testa en sobenywan nebo Kila omo mii lelut agetugul. Komosto noton ne tononjin roptaetab tuguchuton ko mornet noton nebo kororonindap borto en serkali noton ko kokinde taban rabinik chebo koyay boisioni ak kotoret biik

En emonibo Kenya ak olda tugul ii anan en kokwet noton momii Kobo komonut kerib beek choton che kiyee anan chebo keboishen amun nyoluu kotililekitun missing bechuton ii asikopit komoree mionwokik choton che terter che mokoron en borwekab kipkosobee. Koraa eke kiripto beek choton che boishen anan choton beek chemii en oninetab njirenik ii ko terter kotiengee ole ko chobto chito anan ole keribto kotiengee moi koboishoito ano bechuton. Netaa konyoluu kosto sogek kilaa ngo Sochi sogek oinet noton netindo, koraa komonyoluu korikyi kiagik choton che itindoi beek anan oinet netindoi imuch komurit ako makararan noton. En beek choton chebo tankit koraa konyoluu iter omochut tuguk choton che mokoron Tankit orit asikopit iyee beek

Baet noton nebo njirenik ii ko boisiet noton ne korom kot missing, chito neyoe boisioni ko nyolu kotinye karik choton cheterter ak ng'omnotet asikoyai boisioniton, baet noton nebo njirenik ii konyolu kokiritech anan itindoi oinet nwmuji inyon inde njirenik asibai, ako noton konyolu keuse anan kitililite kila ak kila asikobit kobwa njirenik kokoronegitun, tuguk chemokyinigen asibai njirenik ko nyolu itinye njirenik choton cheindoi yoton asikoigen, kora konyolu itindoi yoton oleireunen beek choton chetililen cheboisien njirenik en kila ak kila, nyolu kora itindoi chebkondok choton cheiboisien ialjinen tuguk anan omitwogik choton chebo njirenik asikoechegitun.

Embu ko kou taonisiek choton alak chebo emoni bo kenya kotindo tuguk chechang chemonkyingen mengindet noton nebo emoni bo Kenya ak kinyoru kakwoutiek chemoche kou choton sirkalit, Embu ko taonit noton nekaran kot missing, ako aenge en taonisiek choton chekoron en emoni bo Kenya angandan ma taonit noton neo kot missing kou Nairobi anan ko Mombasa, taonit niton kora imuche inyit passport en oliniton asikotoretin opisit noton neming'in nebo yundon koba opisit neo en Nairobi kinyitun komye passport asikobit inyorjigen passport inoton, kora Embu ko taonit noton netindoi biik kabilet noton nebo Meru ako kororon kot mising bichuton, tindoi noyet nekaran ako chi agetugul newendi yuno ii komasiche gii ana neyoe.

Oinoniton bo Tana ko en iman ii ko kiragas akobo oinoni ako woo oinon kogergee ak oinoshek alak cheech en emoniton bo Kenya. Tindo komonut me oo kot missing oinoni en emoni bo Kenya ak en biik choton chebo komosindo bo emoni bo Tana. Netaa komonut be toreti biik oinoni ton ko toreti biik choton chebo Tana konyorjigee beek en Kila ak Kila amun oinon ko kotar beek betut agetugul bwone beek en yuton ii Kila ak Kila. Koraa ko toreti biik chebo yundon ii konyorjigee njirenik choton che muche kwam ngonam en oinoniton, koraa kit ana kebeberushek achon che nyorunen biikab Kenya kobun oinon ko nyorunen stimet anan bunu stimet yundon ii amun tindo noton waterfall ne oo kot missing ne nyorjinen biik stimet

En iman Nairobi ko tounit noton ne oo en emoni bo Kenya, ako tounini kotindo tuguk che terter che toreti mengik choton chebo Kenya kosirge anan imuche kobendii Kobo konyor kazishek choton en yundon. Tounini kotindo tuguk che terter imuch iyay kazit en yuno, imuch koraa kokewendi isweite. En aje komochome kot missing ibo meny touni niton ne oo nebo Nairobi amun en yuno ko kalii sobet kot missing mouu olipo gaa. Olipo gaa korik ko roisii ko en yuno komuche ko beit noton nebo Barak kot missing. Ko noton komochome kot missing. Koraa omitwokik en yundon ko Kali kot missing mouu gas nemuche imin omitwokik. Angandan ot koraa mi tuguk che kalii, mi tuguk che roisii en yundon che ochome

En Iman achome aboisien kampunit noton nebo airtel en kila ak kila nekata mpesa angamun airtel ngandan ko kampunit noton netakopo oino ko tindoi tuguk choton Che terter ako Che toreton en kila ak kila netai ne tot amuch aboisien airtel kosiir mpesa ko airtel ko tindo anan motile rabinik chechang olon iyoktoi rabinik kora airtel ko tindoi tikitik chechang en emotinwek Che che chang en emoni ako imuche iyokte rabinik kwo chito nemiten emet ake Imuch ko Tanzania anan ko Uganda ko mpesa ko kali iyokte rabisiek kora kampunit noton nebo airtel ko network nenyinet komi barak kosiir noton nebo mpesa

Glovo ko tindo boisionik choton che terter en emoni bo Kenya ako kompunini ko omuche anai ole kompunini komii komosto noton nebo Kenya inegen en ngunii ako glovo ni ko chome koyay boishenywan en tounit noton ne oo nebo Nairobi. Motochome kobwaa tounishek choton che mengech chubo gaa amun loen missing ako imuche tuguk che oldo ana tuganiton nebo soet komuche ko oldo tuguk che mochome biikab gaa. Boishet noton nebo glovo ko aldotet tuguk choton che mokyingee en soet ako imuche koibun tuguk che keal baka olemii en tounit nemiten en chokyinet. Bo komonut glovo ni en chito noton nomoto chome komanda en konyin nochome keibjin tuguk baka go ak koyoe kazit en ngo kityo Kobo komonut amun ibun tugukuk baka kurgat noton ko Karan missing ako

En iman ii Chang koimutik emet ako Cheechen kot missing kotiengee yoton ole menye ana kokwengung. Koimutik chuton ii komuche che reu biik choton chebo kokwengung ana choton koimutik chebo emet, koimutik choton che itondap emet chekinyoru en kokwet netaa ko chorset noton ne imuche kotestai en kokwet makararan kot missing boisioni bo chorset en kokwet ako muche kobar kazit noton ne oo en emoni bo Kenya. Kit koraa nemuche kobar itondap emet ko noton kazitab polotet nebwone kondoik konyo kobir polotet en kokwengung ii ko tomo koit kasarta noton nebo kinam keyay kazit noton koyoe biik choton chebo kokwengung ii kobaa ngweny en boisionik ak kobendii tuyoshek choton chebo polotet

Ngadan toreti biik kerichek chuton chubo miondap polio kotindo koimutik koraa kerichek chu che imuche koib en bortab kipkosobee ngobaa keboishen kerichek chuton. Kerichek chubo polio ko toreti look choton omonyor mioniton ako tuguk anan koimutik chemuch konyor chito anan lakwet okobo kerichek chu komuch koetyi maat kot missing en atkai tugul komiten koraa komuche kongwargee lakwet anan kongworigee kelyek anan eunek ngeboishen kerichek chu bo polio, mi tuguk koraa ko terter che gonuu kerichek chuton chemuche kouu kosir ana koner eunek ii ak keliek, konyoluu Kobo kerut ana kebos mioniton ii kebaa takitari koraa noton koma Cham en kot missing

Chang mionwogik kot mising Che ibu murindab ab bek en kokwet anan en emet ako mokoron mising ngobwa mianwogichu amun imuche kobar bik chechang kot mising angot komokirib Anan kerut bik choton Che kanam mianwogichu ago nyolu keib kokwoutik Che terter asikobit keter mianwogik chuto mianwogik choton Che ibu bek ko choton cheu cholera bilharzia ak alak Che Chang ko kokwoutik Che nyolu keib asikobit keter mianwogik chuto ko nyolu kerut bik choton chekiyee en kila ak kila Anan kimuche kichamushan bek komakiye asikobit kotoret bik kora konyolu bek Che boisien ko bek Che boisien inyendet ko Imuch ko ketoche ak kipatit komatibeye Che keromu en oinet ko makararan noto ako imuche konamin mianwogichuto

Boisionik choton Che tononjin kotuiyet nebo NCCK ko terter en emonito bo Kenya ko kit noton netai ako nebo komonut ko ituitos kanisosiek tugul chebo emoni bo Kenya ak koyai tuiyet noton nebo kibagenge akobo akobo Ole nyolu keyaita tugukwak anan boisionikwak ak kotuiyo imandanywa kibagenge ko Kararan nito amun toreti koyomo ge kanisosiek Che terter ak boisionik choton Che yoe en kila ak kila asikobit koma bit suryet en kotuyonito kora kotuyonito ko yoe kongolchi kabilosiek Che terter en emoni bo Kenya kochut kanisosiek ak kot mungu ne agenge ko noton ko bo komonut kot mising

En Iman sipitalisiek Che nekiten ak anee anan dispensarisiek choton Che nekiten aganee ko anan komamuch inyoru konyoiset nekemokyinige amun takitariek Che mi yoton ko tuten ako chang bik kot mising Che nyolu keyochi kasit noton nebo kinyaa kit noton age ne anan komemuch inyoru ko anan iwe sipitalisiechu komenyoru kerichek en olito ako koriwe kerichechu ko kirilibonji en kadit noton nebo Kenya ko nyolu inyoru kerichek ndiwe sipitali ako togu kele niton ko moboisien komie kandoik choton chebo kokwenyun Anan kaunti nyun rabinik komie Che nyolu ko ialchi kerichek sipitalisiechu asikobit kotoretok en kila ak kila ako noton ko makararan kot mising

Kompunit niton nebo British American tobacco komiten en emoni bo Kenya ako kimuch kinde yuton en changindo nebo tumotoniton en emoni bo Kenya mi Ole chang tumotoni en emoni bo Kenya choton kou oleu Kiambu Ole chang tumotoni komoswek Che ki kinde kompuninito ko netai ko Nairobi yoton ko taonit neo en emoni bo Kenya yoton ko olemiten kampuninito bo tumotet komoswek Ole kikinde kou kakamega ak kisumu boisiet nebo kompuninito koribe emet koibe tumotet kobo kechoben tuguk Che terter en olinto ak kobos bik Che boisien tumotoni noton ko ibu kotuyetbgei noton nebo emotinwek chebo sang ak chebo yuton kokimitgei atgai tugul en olito

Kompunit noton nebo Uber ko ki koib kokwoutik choton Che terter asi kobit kogimit boisienywa nebo kila ak kila en emet noton nebo Kenya kompunit noton nebo Uber ko ki kotoret bik chechang en kamutet noton nebo bik en taonisiek Che echen amun maimuche koit karisiek choton chebo Uber taonisiek choton chemengech chebo olibo gaa kora Uber angadan kali karinito anan kompuninito keboisien ko matindo koimut age tugul indibun iite olekewendi imi komie kora wolutik Che kikoib kompuninito bo Uber ko kituiyo ketik choton chebo karit asikobit koyai kasinywan en kibagenge asikobit konyor choton marupupu chebo kila en kasinywan kora Uber ko Imuch kochaktaenin angot ko kewendi sipitali en kila ak kila

Kilmall ko kompunit noton nemiten emoni bo Kenya ako kampuninito ko bo komonut en bik choton chon chome koal tuguk en soet kompuninito ko aldo tuguk en soet ak komuch ko ipchi kastomaekwak bak Ole miten en kila betut kompuninito anan tuganito ko Kararan kot mising amun boisien bik chechang en emoni bo Kenya ako kikoyan bik kole kararan ako ibu tuguk baka Ole miten kosir kompunisiek chon igok anan tugosiek chon alak chebo soet ako anendet kora amuche aboisien ako noton amuche anai Ole mi emoni bo Kenya